Mbica ĩno, ĩronania ciana igĩrĩ, iria irahũthĩra thimũ kwĩrorera, Thimũ nĩ ĩhũthĩtie maũndũ maingĩ amu to mũhaka mwana kana mũndũ o wothe wĩ cukuru, athome akĩhũthĩra mabuku, ĩndĩ rĩrĩa ũkũhũthĩra thimũ, nĩ ĩteithagia mũndũ gũthoma kana gwĩka maũndũ maingĩ, megiĩ gĩthomo ũkĩhũthĩra thimũ. Tekinoronjĩ ya thimũ ĩteithĩtie kũrehe kũhũthia maũndũ, amu to mũhaka mũrutwo akorwo na mabuku maingĩ, nĩgetha ahote gũthoma kana ahote kũnyita kĩrĩa arathomithio, no ĩndĩ, rĩrĩa ũkũhũthĩra thimũ no ũhote kũngungu o kĩndũ o gĩothe kĩrĩa ũrabatara kũmenya na gĩkũrehere o hau thimũ-inĩ yaku. Ũndũ ũyũ nĩ ũhotithagia mwana kũnyita kĩndũ kĩrĩa arathoma, nĩũndũ nĩ gĩkoragwo na bindio ĩrĩa ĩmwonagia ũrĩa ũndũ ũcio arathomithio wĩkĩkaga, kana ĩratarĩria na njra ya ũhũthũ akĩhũthĩra bindio. Ũndũ ũngĩ, to mũhaka mũrutwo athiĩ thukuru nĩgetha ahote gũthomithio, no ĩndĩ no ahote gũthikĩrĩria kĩrĩa gĩothe arerwo thimũ-inĩ kana monane na mwarimũ wake akĩhũthĩra thimũ ĩno, makĩ akĩmũtarĩria maũndũ akĩhũthĩra tekinoronjĩ ya thimũ, ũndũ ũyũ nĩ ũhũthĩtie maũndũ mĩena ya gĩthomo-inĩ nekagacĩrithia gĩthomo mĩena mĩingĩ.

Mbica ĩno ĩronania thibitarĩ mũnene ũrĩa wa kauntĩ-inĩ ya Homa Bay. Thibitarĩ ũyũ nĩ ũhotaga kũhũrana, na ũkahota kũrigita mĩrimu mĩingĩ ĩrĩa ĩngĩcema andũ a kauntĩ ĩyo. Oho, nĩ ĩhotithĩtie andũ aingĩ kwona ũtungata na makahota kũhona nĩ ũndũ mĩrimu mĩingĩ ĩrĩa makoretwo marwarĩte. Oho, thibitarĩ ũyũ nĩ ũhotaga gũteithĩrĩria atumia arĩa mohete nda kwĩhingũra ciana ciao na kũhota kũmatarĩria na kũhota kũmathomithia ũreri ũrĩa wagĩrĩire he ciana icio mehingũra. Oho, thibitarĩ ũyũ nĩ wĩtĩkagĩra kandi cia thirikari iria ĩteithagĩrĩria mũrwaru, kana ikarenga thogora wa mbirũ ya mũrwaru. Kogwo mũrwaru ndakoragwo na ihinda iritũ akĩrĩha mbirũ, amu arĩhaga o gĩcunjĩ kĩnini kĩa mbeca harĩ mbirũ-inĩ yake. Ũndũ ũngĩ, thibitarĩ ĩno nĩ ĩheaga kanya arutwo arĩa mathomagĩra macukuru ma ũndagĩtarĩ kana ma ũgima wa mwĩrĩ kwĩruta kĩrĩa gĩothe mathomithĩtio irathi-inĩ ciao, makĩhũthĩra equipment cia thibitarĩ ĩno. Arutwo nĩ makoragwo na kanya kega ga kũrutithania wĩra na mandagĩtarĩ marĩa marĩkĩtie gũthoma, na makahota gũthoma maingĩ kurĩ o. Ũndũ ũngĩ, arutwo nĩ mahotaga kwĩruta na kũhũthĩra indo iria ciĩ kũu thibitarĩ-inĩ nĩ getha kũmenya maũndũ maingĩ na gũthoma makĩria.

Mbica ĩno, ĩronania andũ marũgamĩte mbere ya kĩgongona-inĩ gĩa kanitha, harĩa ĩronekana ũmwe wao nĩ we ũratongoroa nyĩmbo na arĩa angĩ makamũkĩria nyĩmbo icio. Ũyũ nĩ ũndũ wĩkĩkaga makanitha-inĩ maingĩ, nĩ getha kũrehe ũrũmwe kana wĩiguano thĩiniĩ wa kanitha. Kanitha nĩ nyũmba theru, harĩa etĩkia othe macemanagia mũthenya wa kiumia kana wa jumamothi nĩ ũndũ wa, nĩ getha magoce Ngai na makĩmũthathaiyagia, nĩ ũndũ wa maũndũ mega amekĩire ona kana gũcokia ngatho.

Mbica ĩno ĩronania mũtumia ũrĩa anyitĩte maski na moko make na ũrĩa aronekana arende kũmĩkĩra nĩgetha kũhibĩra maniũrũ make, maski ĩteithagĩrĩria mũndũ na kũhotithia mũndũ kwaga kũrũara mĩrimũ ĩrĩa ĩgwatagio na rĩera rĩrĩa mũndũ ekũgucia rĩera, rĩrĩa mũndũ agwĩkĩra maski nĩakoragwa egitĩrĩte nĩamu maski nĩhotaga gũcunga rĩera rĩrĩa kana ĩkahota gũcunga virus irĩa ikoragwo rĩerainĩ kwoguo mũndũ nĩahotaga kwĩgitĩra kuuma mĩrimũinĩ ĩyo, rĩrĩa mũndũ egwĩkĩra maski nĩahotaga kwĩrigĩrĩria mĩrimũ ta Covid 19,tuberculosis, whooping cough ona kana homa, oho rĩrĩa mũndũ ekĩrĩte maski nĩahotaga gwĩkara harĩa hena andũ aingĩ hatĩgwĩtigĩra nĩamu nĩakoragwa ena assurance ya atĩ nĩagitĩrĩtwe.

Mbica ĩno, ĩronania nyamũ ya gĩthaka ĩrĩa ĩtagwo mũrũthi, ĩrĩa ĩhingĩirwo handũ nĩ ũndu wa ũgitĩri, kana harĩa andũ mokaga kũmĩona. Mũrũthi, nĩ nyamũ ĩrĩ hinya mũno, tondũ nĩ ĩhotaga kũnyita nyamũ iria ingĩ na ĩkahota gũcirĩa. Mũrũthi, wonekanaga mũno mĩtitũ-inĩ, kana kũndũ gũtumanĩte kana kũĩna mĩtĩ mĩingĩ, nĩ amu kũu nĩ kuo nyamũ nyingĩ cikoragwo irĩ, koguo ĩkahota gũcinyita na gũcirĩa. Rũhonge rwa nyamũ rwa bũrũri wa Kenya rũrĩa rwĩtagwo Kenya Wildlife Service, nĩ rũthiaga mĩtitũ-inĩ ĩyo, na gũcarania na nyamũ ici nĩ cio mĩrũthi na gũcinyita na gũcoka gũcihingĩra. Rĩrĩa ci kũhingĩrwo nĩ igucagĩrĩria andũ kuuma mabũrũri matiganĩte, ona kana bũrũri-inĩ ũyũ witũ, na kũrehe, na kũmarehe hamwe kũĩrorera nyamũ ici. Rĩrĩa andũ ma gũka gũciĩrorera, adũ nĩ marĩhagio gũũka, nĩ getha moke macione. Koguo, nĩ ĩrehagĩra bũrũri mbeca, na ĩkarehe wĩiguano thĩiniĩ wa mabũrũri matiganĩte. Bata wa gũcihingĩra nĩ gũkorwo nĩ atĩ mĩrũthi nĩ ĩrĩ hinya mũno, na nĩ ĩrĩ ũrũme, koguo no ĩhote gũtihangia mũndu rĩrĩa cia hũta kana kũmũĩka ũndũ mũru.

Mbica ĩno, ĩronania nyamũ ya gĩthaka ĩrĩa ĩtagwo ngarĩ, na ĩrĩa ĩhingĩirwo handũ, handũ harĩa andũ mokaga kũmĩrorera. Ngarĩ nĩ yũĩkaina na, nĩ gũkorwo nĩ ĩkoragwo na maroro thĩiniĩ wa ngothi-inĩ yayo, na andũ makona ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mũthaka, koguo nĩ mendaga kũmĩona maita maingĩ. Ngarĩ, nĩ yũĩkaine gũkorwo na ihenya mũno, na ihenya rĩrĩa rĩteithagĩrĩria yo, kũnyita kĩndũ kĩrĩa ĩrenda kũrĩa, thĩiniĩ wa ndagĩka nini. Ngarĩ nĩ nyamũ ĩrĩa ĩikaraga gĩthaka-inĩ, na nyamũ ĩrĩa yendete kũgucia thakame kana kuonga thakame, rĩrĩa ĩkũnyita nyamũ ĩrĩa ĩrenda kũrĩa. Rĩrĩa nyamũ ĩno yaga kũhingĩrwo, nĩ ĩnyamaragia arĩmi a mbũri, nĩ amu nĩ yendete kũnyua thakame ya mbũri mũno, koguo, nĩ yendete kũnyua thakame ya mbũri mũno. Arĩmi a mbũri nĩ makayagĩra thirikari mũno, ĩnyite nyamũ ici na ĩcihingĩre, nĩ amu nĩ ĩthũkangagia na ĩkoraga mbũri ciao nyingĩ. Rĩrĩa ĩkũhingĩrwo, nĩ ĩgucagĩrĩra andũ aingĩ kuuma matũra matiganĩte ona kana mabũrũri ma na nja, kũrĩa mokaga kuuma kũndũ kũraihu, nĩgetha gũka kũmĩona, rĩrĩa megũka kũmĩona, nĩ marĩhagio nĩ bũrũri kũmĩona, koguo ĩkarehe mbeca thĩiniĩ wa bũrũri.

Mbica ĩno, ĩronania ciana cirĩ thukuru, irĩa irathoma kũhũthĩra mũtambo mwerũ, kana tekinoronjĩ njerũ ya itambureti. Tekinoronjĩ ĩno nĩ ĩhũthĩtie mathomo, na ĩkahũthia maũndũ maingĩ harĩ gĩthomo, nĩ amu ciana nĩ iranyita kĩrĩa gĩothe irathomithio. Hau kabere, arimũ nĩ marĩ na ihinda iritũ mũno magĩthomithia, nĩ amu nĩ mabataraga macokere maita maingĩ kĩrĩa marathomithia nĩgetha arutwo makorwo akũnyita. Tekinoronjĩ ĩno njerũ, ciana nĩ iranyita kana arutwo nĩ maranyita narua kĩrĩa marathomithio, nĩ amu nĩ maronanio nĩ ĩrona nĩ maronio video ĩrĩa ĩtũmaga mũndũ mwarimũ anyi, mũrutwo anyite kĩrĩa arathomithio, na akona kĩrĩa arathomithio, koguo agakorwo na ihinda ihũthũ mũno rĩa kũnyita kĩrĩa arathomithio. Rĩrĩa mũrutwo agũthoma akĩhũthĩra tambureti ĩno, nĩ akoragwo na mĩthemba mĩingĩ ya mabuku, harĩa acagũraga ibuku rĩrĩa arenda na akahota kũrĩthoma atagũcaria kana ategũthiĩ ibuku-inĩ ategũthiĩ ibuku, ibuku-inĩ rĩa rĩrĩa rĩandĩkĩtwo nĩgetha athome, no ĩndĩ no athomere thĩiniĩ wa tambureti ĩno. Mbica na video irĩa cikoragwo cikĩhũthĩrwi nĩ andũ nĩgetha gũthomithia ciana thĩiniĩ wa tambureti ĩno, itambureti-inĩ ici , nĩ ihuthagia mũrutwo, nĩ ihũthagĩria wĩra wa mũrutwo kũnyita na kwaga kũriganĩrwo ũndũ ũcio.

Mbica ĩno, ĩronania ciana cirĩ thukuru, iria irahũthĩra tablets nĩguo gũthoma. Tekinoronjĩ ĩno ya tablets ĩthundũrĩtwo nĩgetha ĩkũrie gĩthomo, na ĩhote kũhũthia gĩthomo. Rĩrĩa mũrutwo akũhũthĩra tekinoronjĩ ĩno ya tablets gũthoma, nĩ akoragwo na na ihinda ihũthũ rĩa kũnyita kĩrĩa gĩothe arathomithio nĩ mwarimũ. Rĩrĩa egũthoma akĩhũthĩra tablets, nĩ akoragwo na ihinda ihũthũ nĩ amu nĩ athomithagio na video kana mbica, iria imũteithagia kũnyita kĩrĩa gĩothe kana ikamũtarĩria kũnyita na akahota kũnyita kĩrĩa agũthomithagio mbere ĩyo nĩ mwarimũ wake. Ona rĩrĩa egũkorwo akĩ revise, nĩ ahotaga kũnyita, na akohota gũtaũkwo maũndũ maingĩ, nĩũndũ wa tekinoronjĩ ĩno. Tekinoronjĩ nĩ ĩhũthĩtie mathomo na ĩkareha ũrũmwe thĩinĩ wa gĩthomo. Tablets ici nĩ ikoragwo na mĩthemba mĩingĩ ya mabuku kuuma kuuma grade one gũthiĩ na mbere, na mũrutwo nĩ ahotaga gũcagũra ngirĩndi yake, ibuku rĩa ngirĩndi yake, na akahota gũthoma ibuku rĩu, na akahota kũnyita kĩrĩa gĩothe arathoma, koguo nĩ akoragwo na ihinda ihũthũ ona rĩrĩa egwĩka kĩgeranio na akahĩtũka.

Mbica ĩno, ĩronania mũtumia ũrĩa wĩrĩgĩrĩire gũciara, na obithaa wa ũgima wa mwĩrĩ, na arĩa mekĩrĩte mask nĩgetha kwĩrigĩrĩria kũgwatania mĩrimũ, ĩrĩa ĩgwatanagia kũgerera rĩera. Obithaa ũyũ nĩ aroneka anyitĩte ibuku rĩa mwana rĩa kiriniki, rĩrĩa rĩrĩa aroneka akĩhumbũria na akĩũria mũtumia ũyũ ciũria ira ciĩgainie na kuoha gwake kwa nda. Obithaa ũyũ wa ũgima wa mwĩrĩ, akuĩte mabuku marĩa akwandĩka rekondi, kana ekwandĩka namba, kana maũndũ marĩa mũtumia ũyũ agũkorwo akĩmwĩra nĩgetha athiĩ amarekondi handũ harĩa marĩonekaga rĩrĩa agũthiĩ thibitarĩ. Ũndũ ũyũ nĩ wĩkĩkaga maĩngĩ mĩenainĩ icagi-inĩ nyingĩ rĩrĩa mũndũ kana andũ arĩa mohete, atumia arĩa mohete nda, maremagwo gũthiĩ thibitarĩ kana matakoragwo na ũhoti wa gwĩtwara thibitarĩ, andũ andũ aya a ũgima wa mwĩrĩ, nĩ mathiaga mĩciĩ yao nĩgetha kũmarora na kũmatara maũndũ megiĩ kuoha gũkũ kwa nda na ũreri mwega. Maabithaa aya nĩ macokaga makamandĩkithia harĩ motungata ma burĩ ma thirikari, marĩa mateithagĩrĩria atumia aya, na makamanyitĩrĩra ihinda rĩrĩ iritũ rĩrĩa mekwĩhingũra na rĩrĩa mekũrera ciana ici.

Mbica ĩno, ĩronania ndagĩtarĩ ũrĩa wĩkĩrĩte gloves moko-inĩ make, na ũrĩa ũratheca mũtumia cindano guoko-inĩ gwake. Ũndũ ũyũ nĩ wĩkĩkaga mũno nĩ getha kũrigĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ na ĩkahota kũhonia mĩrimũ mĩingĩ. Ũndũ ũyũ wĩkĩkaga mũno rĩrĩa kwagĩa na mũtuthũko wa virus kana mũrimũ, ũrĩa no mũhaka mũndũ athecwo vaccine, nĩgetha erigĩrĩrie naguo, gĩtũmi kĩa ndagĩtarĩ gwĩkĩra gloves icio moko-inĩ, nĩ kũrigĩrĩria kũgwatania kana kũgwatio mĩrimũ ĩrĩa ĩgwatanagio rĩrĩa thakame cianyitana. Rĩrĩa kwagĩa na mũtuthũko kana virus thiinĩ wa bũrũri, rũhonge rwa ũgima rwa mwĩrĩ nĩ rũtũmaga mandagĩtarĩ, kana andũ arĩa mathomeire maũndũ maya, gũthiĩ gũthomithia andũ a gĩcagi kana andũ arĩa mekũraihu kana mekũraihu na thibitarĩ, na kũmathomithia maũndũ maingĩ megiĩ mũrimũ ũcio na kũmateithia na kũmahe vaccine nĩgetha kwĩrigĩrĩria na mũrimũ ũcio. Rĩrĩa kwagĩa na mũtuthũko wa mũrimũ ta Tuberculosis thirikari nĩ ĩnyitanaga na rũhonge rwa .

Mbica ĩno, ĩronania mũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ, na ũrĩa aronekana arĩ cukuru-inĩ, harĩa arahe arutwo kana ciana, iria itakĩrĩtie mĩaka ĩtano polio. Gĩtũmi gĩa kũheo polio nĩ gũkorwo polio nĩ ĩteithagĩrĩria mwana agĩe na ũgima wa mwĩrĩ rĩrĩa arakũra. Ndawa ya polio yambagia kũheo mwana rĩrĩa aciarwo, kana thutha wa wiki igĩrĩ. Aheagwo ndawa ĩyo, akaheo ndawa ĩyo thuta wa wiki igĩrĩ, na thutha wa wiki ithathatũ, nĩ acokaga thibitarĩ nĩgetha athecwo cindano ya polio. Mwana acoka kũnina wiki ikũmi, nĩ acokaga thibitarĩ na akaheo ndũci ĩngĩ ya polio. Mwana arĩkia gũikara wiki ikũmi na inya nĩ abatie acokio thibitarĩ, nĩgetha aheo ndũci ĩngĩ na athecwo ndawa ĩngĩ ya polio, nĩgetha gĩe na ũgima wa mwĩrĩ rĩrĩa arakũra. Arĩkia ĩyo, thutha wa mĩaka ĩtano, nĩ aheagwo ndũci ĩngĩ ĩrĩa ĩrĩa ĩkoragwo ĩ ya mũico, na ndacokaga kũheo rĩngĩ. Rĩrĩa mwana aheo ndawa ĩno ya polio, nĩ akũraga arĩ na ũgima wa mwĩrĩ na akahota kũhũrana na mĩrimũ mĩingĩ, koguo agakorwo ena ũgima mũnene, na nĩ hinya mũno mũrimũ ũmũtorie. Polio nĩ ĩteithagia mwana akũre ena marũngo kana mahĩndĩ make ma ma mwĩrĩ makorwo mena hinya na akama na akama na ĩkamũtithĩrĩria mũno ndakarware mĩrimũ ĩgie mahĩndĩ.

Mbica ĩno ĩronania itangatho rĩa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ, marĩa makoragwo magĩkĩka thibitarĩ-inĩ ĩno. Oho, nĩ ĩronania mũthenya ũrĩa motungata maya makoragwo magĩĩkĩka, kũguo mũrũaru agakorwo akĩmenya mũthenya ũrĩa abatiĩ gũthiĩ kuona ndagĩtarĩ kana gũthiĩ kũrigitwo. Oho, no ĩronania thogora kana marĩhi ma ũtungata ũyũ, kũguo mũrũaru nĩ akoragwo ebangĩte mbere athiĩte gũtungatwo. Ũndũ ũyũ nĩ ũhotaga kũnyihanyihia arũaru arĩa me thibitarĩ nĩ ũndũ arũaru arĩa me na mũrimũ ũhanaine nĩ o macemanagia mũthenya ũrĩa ũbangĩtwo nĩ getha marigitwo. Arũaru aya nĩ mahotaga kũgĩa na kahinda kega na ndagĩtarĩ kana ataari ao, kũguo makahota gũthoma maingĩ na makahota kuonio njĩra njega cia kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩno mokĩte gũthondekwo nĩ o. Ũndũ ũyũ nĩ ũhotaga gũteithia andũ aingĩ nĩ ũndũ nĩ ũkoragwo ũbangĩtwo na njĩra njega, kũguo arũaru aingĩ nĩ mahotaga gũthondekwo mũthenya ũcio. Rĩrĩa thibitarĩ ici ciaheana motungata matarĩ na marĩhi, nĩ mateithagĩrĩria arũaru aingĩ arĩa matehotete, gũthondekwo na makahota kũmatungata matekũmarĩhia. Ũndũ ũyũ nĩ ũgiragĩrĩria ikuũ nyingĩ, na ũkahota kũhonokia mĩoyo ya andũ aingĩ. Oho, nĩ ũteithagia andũ gũthomithio njĩra nyingĩ cia kũĩgirĩrĩria, na kũmenya maũndũ maingĩ marĩa mũndũ angĩka nĩ getha ndakagĩe mĩrimũ ĩno.

Mbica ĩno ĩronania mbeũ njĩthĩ, ĩrĩa ĩ gĩcagi-inĩ kĩmwe, na ĩrĩa ĩkĩrĩte gloves moko, nĩ ũndũ wa gũthiĩ ĩkĩrogotaga gĩko o gĩothe, na gũthiĩ ĩgĩtheragia gĩcagi kĩu. Ũndũ ũyũ, nĩ wĩkĩkaga mũno thĩiniĩ wa icagi nyingĩ, harĩa mbeũ njĩthĩ merutagĩra, na magathiĩ barabara kana kũrĩa guothe magũthiĩ, na magathiĩ magĩtheragia barabara kana mĩkĩra-inĩ ya bara na kũrehe ũtheru thĩiniĩ wa matũũra mau. Thirikari nĩ ĩteithagĩrĩria mbeũ njĩthĩ na indo ta gloves, kana indo ingĩ ciothe mangĩbatara rĩrĩa me mĩhang'o-inĩ ya gũtheria mĩena-inĩ ĩyo. Maũndũ ta maya nĩ mateithagĩrĩria mbeũ njĩthĩ, mage kwĩingĩrania na maũndũ ma ũhũthĩri mũru wa ndawa cia kũrebia kana maũndũ ma wanangi wa indo kana wĩici. No ĩndĩ, rĩrĩa me kwĩingĩrania na maũndũ marĩa marateithĩrĩria marĩa matũrigicĩirie, nĩ makoragwo magĩteithĩka, na magathomithio maũndũ maingĩ. Rĩrĩa mbeũ njĩthĩ yateithĩrĩria gũtheria marĩa matũrigicĩirie nĩ gũteithagĩrĩria bũrũri gũkorwo na rĩera rĩega na ũkahota kuona mbura, ĩrĩa ĩteithagĩrĩria ũrĩmi-inĩ na maũndũ maingĩ, ona ũrĩithia wa mahiũ, tondũ rĩrĩa marĩa matũrigicĩirie matheretio, nĩ mahotaga kũrĩithia wega na irio icio cigateithia arĩmi.